Rawera moro ogwom e puodho. Puodhono nigi alot mang'eny. Bath puodho kanyo nitie niang' ma opidhi. Yiende bende oluoro puodho no.

Chiayeni iluongo ni diek. Diek ipidho kimiyogi pi maler kendo imiyogi chiemo maler moromo. Diek bende imiyo thieth makare mondo kik gituore nikech tuo diek nyalo kelo tho negi.